Kokotoret benkit neo neboo kenya ngatutik kou imuch iwee chito akisom rabishek akinyoo iyaee kasit nguuk natok komuch iwekte rabishek eng benkit